En Yu agere kibaitinik chebo kambunit neyoldoe tuguk cheterterchin chekikesir asikoker Kole katach bik kobwa konyonkoyalis anan konyo Koger tuguk cheterterchin Chemiten tuget nekiyokdoe akokabkab tamangab koyal anan kobwa en betushek chebobtai konyo koyalis ngot ko tuguk chekiame koimuch kechomchamchi Chito tutikin sikeger Kole kakibaibai singosiki kamuget en betushek chebobtai akokase Kole mache takoyamnkiot kotagunen konyokoyam Nebo kambunit ni

Kit netai nenyolu konai chito asikomuch kisuldaen ngalek chebo bosto chebo keityi bik cheterterenchin baronok ak chepkondok ko nyolu konai chito kokwet Kari tii amun chito neletoo moshinishek kii ak baronok cheterterchin nii ko Inendet koraa nekwerie karit, kikoyai kouni asimokiboishen chepkondok chechang kesir chito neketei karit tii ak age neikoitoti tukuk cheterterchin nii ako moboishet neu missing. Neribe konyolu kotinye chito kamuget nebo kosiris sii ak kosoman en kitabut.

Ngoker boishoni okere pandap tai nebo sirkali ngandan mionwek ko tukuk chemokimokiniigee missingi ak kesome kele toloekitun missingi koke kimugululmet tii mochililech mionwek cheterterchin nii ko kou noton ko bo komonut missing koker serkali kole katech sipitalishek chebo kasari en emet komugul asikoker kole yeyumionso bik komuchi konyor toretet nebo barak kii nebo konyoiset chametagee nebo borwek kii ko kokobunchi komonut missingi amun momii kii nebo komonut tii kosir sobet nebo chito.

En Yu ko agere tekset Nebo Barak netesetai miten bik chelelach ingoroik bik chebo tekset chebiriren ago kelach chekoloik chebo metit chebo chamet ab gei chetareti Koger Kole karibok metit Nebo Chito neyae baishet amun yekitekse ko en sait agetugul komuche kobut. Ki kobun Barak akonyalu kolach chebkulet Nebo chamet ab gei asikorib kondit Nebo metit agere kokakibal keringet melon mising akomiten karit nemiten taban nekibaishen keibunen tuguk cheterterchin kobwa elekiteksen

En yu agree kakwautik chebo Barak mising chebo kekimit bandab tai en komasta Nebo muswaknatet en somanet en somanet Nebo ngunon ko kikobais mising muswaknatet akiKinam serikali Nebo emet kokaito tablet ak labtob en sugulishek cheterterchin chebo serikali akotaret konet akokaito mwalimuinik chebo muswaknatet Koba sugulishek Chu sikoletanet Nebo muswaknatet amun en betushek chebo tai komami somanet neimuche keyai komami muswaknatet

Visa ko kadit nebo muswoknotet tii nekeboishen kekonoren chepkondok kii Ako kikotoret missing chemungarainik chebo kwenik ak chebo barak kii komuch kisuldaen mokutik chebo mungaret. Kadishek chuu ko imuch kokonor chepkondok chechangi Ako chomdotin keboishen en emotunwek tukuk. Bik cheyoe mungaroshek en emotunwek cheterterchin ko kikonyor konyumnyum missing boishenywan amun imuch koboishen kadishek chuu koyaktaen besenuokik chebo tukuk cheterterchin nii ako imuch kenemu chepkondok kii kobun kadishek chuu.

Ba kamanut mising konai kipsomaninik akoba oleimuch kosuldaen ngalek ab somanet akomuch koyai Baishonik cheterterchin mising kochekimache en serikali amun en betushek Chu ko kikotabchibserikali Baishonik chik chechang muswaknatet asikoker Kole Kaiti Baishonik Chu bik chechang en oret nenyumnyum asikobit konai Chito komie konyalu Kinet Chito kotakomingin amun yetakomingin Chito konamen tuguk en chakinet nyumnyum mising ketaret kipsomaninik chemengechen konyor naet Nebo sokat

En yuu okere kwondo agenge ne muremboyot missingi Ako mii ndekeit kwonyi kotililil missingi ak kotepchie kouwon mii first class amun chemungarayat, kailachgee kou chemungarayat tii ak kekere kele first class yuu amun miten inekei amoomdoi ak chii olemiten. Bo komonut missing kekilgee bik kyok amun chepkondet komuchi kokon boiboiyet nemokimwoe Ako anendet tii imokinigee missing ole achek chepkonda tamanan alany ndekeit neu nii missing ko first class.

Boishet neyoe kompunit neletoo kimnotet nebo stimet nebo Kenya power and lightning company kobo komonut missing tinye boishonik chechang kompunit nii chebo koker kole konyor mengik chebo emet kimnotet en oret nenyumnyum ako yemii kewelutik alak agetutuk chenomegee ak kimnotoshek kii ko icheket chekemushin nii ako ichek chenyokotore ngalek choton. Bo komonut missing konyor bikab emet kimnotet nebo stimet tii amun ngunon komomii kii agetutuk lii nemukoksei keyai komomii kimnotetab stimet.

En yuu okere komounishek cheterterchin nii cheletoo muswoknotet nebo soeti en korik chebo , ochome missing Airtel amun noton nepitu missing en emet ak kotinye oliet nemii ngweny nebo muswoknotet ananko soet fiber ko chamat missingi Ako tinye kimnotet nebo barak missing ako kit neikochin kikoromit ko oliet nemii barak kii ako motopitu en emotunwek tukul. Suku ko nyumnyum koraa keboishen ngandan moche chito nekikoal muswoknotet nebo television ak kotinye saa.

Bo komonut missingi Keker kele konyor kipsomaninik tukul lii boroindo konyor chepkondok kii cheimuch kotoretengee en ngalekab somanet, chepkondok chu ko bwone kou besenuokik kii Ako bwone kou toretet nebo buch, en besenuokik kii ko kokeib helb chetoreti koker kole konyor kipsomaninik chebo university toreteti sikopit kosomanen Ako yekatar somanet tii nyoketilen chepkondok chenyoru. En chepkondok chemokiliponi komiten basary cheterterchin nii chenyolu kekoito en kokwotunwek tukuk lii ak kecheng missingi bik chenyolildos.

Nkoker boishoni okere muguleldo nekararan nii missing en yuu okere chumindet neikoito toretet tii koityi lakok chemengech chii chemii bororiet nebo African amun okere kituen bichu ako kokocham missing koborchingee bichu bororiet nebo African. Boishoni ko bo komonut missingi ako kikotoret bik alak komuktaen sobet, mite bik en emet cheimuch kobek anan konyolulso missingi ngomonyor toretet nebo omitwokik kii amun moimuchi kobotishet.

Koroi ko muswoknotet nebo barak missingi nebo souti tii ako mii barak oliet missing, koroi kekuren airpod Ako motinye wainik kiboishen muswoknotet muswoknotet nebo bluetooth ketuyo. Koroi amun pendoti ko oengi ak keboishen Bluetooth kora ketuyen tukuk chuu tinye soutit nemii barak missingi Ako nyolu Kochuchuch chito motkoboishen tukul lii anan komat kolach Kila amun ngonaita chito missingi komuchi kongem itikchik kii ana kokochi matkokasta komie.

En yuu okere chito nemiten huduma center nekitoreti mii chito nemiten ngecheret tii ak kotinye meset, mesani kotinye moshinit nebo komputer ako toreti inendet kochut soet. Boishonik chechang chebo sirkali ki kikinde soet ako pendii bik huduma center asiketoretyenyor uindo agetutuk en soeani. Mite bik kii cheteptos kokeni sikochut ketoret kobor kole yeit chito huduma center konyolu kokeny siketoret.

Kingoyoe baishoni netai ko konyumyume mising mashinit Ni kotareti Chito koyae hesabut cheterterchin ako Chito netinyengamnatet Nebo Barak Nebo kebaishen mashinit Ni NE noton kekuren calculator koimuchi koyae hesabchatagetugul en mashinit Ni miten tuguk chekoromen ak cheuwen chemi orit komashinit konyalu kotestai Chito konyor kanetishet akoriki bik cheigen mising asikonai komie akoba baishet Nebo mashinit ni

Ni ko tuiyet neon neimuche kekuren semina nekikitet asikobitbkenaisechi chemungarainik akobo oleimuch kelangundo ngalek ab mungaret ak muswaknatet aketaret kenet oleimuch kobaraita mungaret ngung kobaishen muswaknatet tuyoshek Chu kokikotaret mising chemungarainik chechang en Koger Kole kekimit akobarai Baishonik chebomungarenwan agoger Kole kebaishen muswaknatet koityin kastomaek cheterterchin Chemiten kamaswek cheterterchin en emet komugul

En Yu agere bik chekakonam ngalek ab kambaket bichu kokakoib kambaket Kowa kakwautit age agere bichu kokanabi sandukut nekikonoren musyot ako kakesal sandukut Ni ak Karatik ako Ni kobaru Kole mitei agenge en kandoik nekakonyit bichu mising anan kobichubkokakongetyo ak kandoenatet tugul Nebo emet kotkoit konam kobaishen oret neuni kobarunen nereket Kwak igere kisute bichait Nebo Chito kobar Kole merekyotinbakomache kotar Chito

En Yu agere neranik cheterterchin chekiruiuo gei kosulda baishet nemakingen kole ne ngandan muchkeokin kele imuch baishet Nebo katuiyet ab gei nemache kebaishen bik cheu neranik amun en bichait Ni kegere Kole bik chemiyu ko tibik chemengech ak murenik chemekech miten aengu chebire bichait koek kabarunet Kole Ni koka betut Nebo baibaiyet ako ki agetugul nekatestai en Yu ko katinye gei ak baibaiyet ak katuiyet ab gei ak konyumnyumun mising keyai Baishonik cheu chu en kokwet

Mungaret tii kotinye komonutyet neo missingi en sobet nebo betut agetukul lii missing ko betushek chebo komonut. En betushek chebo Kila ko mungaroshek chemengech cheu tukoshek chemengechi kotoreti koker kole konyorchigee bik chemii kokwotunwek cheterterchin nii boroindo nebo koal tukuk chemengech chii chemokingee chebun oldoik cheterterchin, toreti mungaret tii koker kole konyor chito neoldo tukul boroindo nebo konyor chepkondok chetoretegee en sobet tii ako yetesetai kobarait mungaret tii komuchi kosir bik alak.

En Yu agere kandoik cheyechen aeng chebo emet Chemiten kobire bicha en oficit Nebo laiktoriat neon Nebo emet ne noton ko daktari mweshimiwa William samoe Arab Ruto cheagere en Yu ko mweshimiwa Oscar Sudi ne noton ko kandoindet Nebo olimbo kesese ba kamanut mising kotuiyo gei kandoik akosich kobchei kabwatutik akomanyumnyum koter gei kandoik chebo kamaswek cheterterchin ba kamanut en laiktoriat kotuiyo kandoik en emet

Nii ko kimnotet nebo stimet bo komonut missing stimet en kokwenyuny amun kikotoretech kebai ingokenik, yekiboe ingokenik kii missing ko en oret nebo kasari konyolu kotinye chito stimet, arek chekiibu en boishet nebo kasari nebo ingokenik kii komengeche. Missingi akobo betushek oeng. a Arechu komoche lolokyet tii nemomii barak omomii ngwonyi ako ngandan imuch keboishen chesikirit anan ko tamombul ko ketesetai kobarait mungaret komach stimet tii ako stimet nenyumnyum missing kikotoretech kimnotet en boishoni.

En Yu agere asikarik Cheribe chamet ab gei kongalanchin chepyoset agenge chepyosaini koyache amakingen Kole waking nei imuch koinendet akokakolele imache kemut kende ko ago mache Kole kowach asikeriren imuch koraa koinendet nekakilenchi asikotareti asikarik kotesen akonai Kole ne nekatestai asikobit koib kakwautik chebo ngatutik en olemakat ba kamanut mising Baishonik en kokwet amun kikochangaitun bik chebute ngatutik akoyae tuguk chemanyalu ko nyumnyum komii asikarik sikorib chamet ab gei

En yu akere chumbek chesolih tos chumbechu kotokunot kole kot nesole komonengwong ako soljin bik alak agree lakwet netui komiri koik koborunet kole chumbekchu koimin ko kiprutoinik emet nebo Kenya ago koib kokwoutiet nebo kotoret kosolji korik biju ko miajen missing amun inyoru koicheket chekokonu toretet nebo tekset ago kan ko kakotej kot koker kole koboishen eunekwak kosolishen koriju asikoi kabarunet nebo chomiet en bik che nyolildose Africa.

Muswongnotet nebo Paypal ko muswongnotet kasari nobody keboishen akechob rabinik mungaraishek chebo barak mising ko kikomuch kiboishen ortinwek chebo PayPal ak chebo credit card kosulda lipanet nabo boishonik kwak ako sigomuch chito koyai boishet neuni konyolu kosire neranik chang en betushek chu ko kokocham ortinwek chebo kecheng chekpkondok cheu forex ako mungaroshechu kenyoru komagat kotunge chito account nebo Paypal asikomuch konde chepkondet akoureren akobelchi akonemjigei

En yu anoe mweshimiwa William Samoei Arap Ruto. Inendet ne laitoriat neo nepo emet ako inendet netinye kimnotet neo eng emet. Inendet nenome rotwet nepo ripik tugul chepo kalyet ako inendet nekwerie cabinet. Inendet netinye boishet nepo koker tiliandit nekitinye ak emotinwek cheterterchin akoker kole katestai mung'areshek kopoto kipakenge ak emotinwek chun tugul eng betushek tugul. Akere kora rubeiwonyi ne noto ko Rigathi Gachagua akakere kora Musalia Mudavadi.

En yuu okere bik cheterterenchin chekoruyochi offisit nebo Kenya revenue authority iboru kole bichu kotinye makat nebo kisuldaen mokutik chebo serkali chebo liponishet nebo isurushek kii noton amun sikokoib kokwoutyet kobwa akoi offisishek asikopit konyor toretet en olan tukuk ole konyorchi kewelutik kii anan ko kaimet. Nyumnyum missingi koib chito kokwoutik cheu chuu amun akot momoche chito kiyakta isurushek kii konyolu kokoito kityok amun mii kokwoutik chebo barak kii chekeibe ngomelipan.

En yu akere nyayek chekakobutyo eng siro. Nyanyechu ko ruryotin, echen mising akotogu kole akwoen mising. Yeruryo nyanyek kouni, koboru kole wendi koreku alyet akotoreti mising alik komuch konyorchigei nyanyek chekororon eng alyet nemi nguny amu nekit amitwokik tugul chekichope komeche nyanyek. Tukun chekisusi cheu banyek ak tiong'ik cheterterchin ko kikocham keboishe nyanyek chechang cheruryotin ko ngomuch konyorchigei kasusindet cheuchu eng alyet nemi ng'uny ko porotet.

En yuu okere lokok chemengechi chebo kepeperta nebo primary anan ko junior school lii chemiten parede anan ko assembly ko tuyet nekikende sukulishek tukul nekere kotuyogee lokok betushek oeng en wikit chechoton ko chumatatu ak kimut kasit asikopit kokany penderet nebo emet tii ak konyor ngotutik kobun kondoik kii ak mwalimuinik, imuch koraa kekur tuyet neu nii en sait agetutuk nekere mwalimuinik ana ko sukul lii kole tinye lokoiwek chemoche koleta koityi kipsomaninik.

Boishoni ko tekset nebo borto. Bokomonut mising ketech borto. Negit chi agetugul nechamegei kochamei koribei bortanyi. Bokomanut mising kenetegei kwanet nemi pichait amu kigere kokakoip kakwoutik chebo barak koker kole karip bortanyi. Eng meset nebo barnotindeni kekere kotinyei logoek che terterchin. Logoek konaatin eng kokimit borta ak konya mook chemi borta. Tinyei kora chaik che ilolonyi borta.

Boishoni ko minset nebo ketik. Minset nebo ketik kobo komonut mising amu ketik ko sobet. Ketik koipu ropta, ako ropta koipu beek. Kingen tugul kele beek ko sobet. Ngoko ketik koipu ropta ako ropta koipu beek ako beek ko sobet, ko kabarunet kole ketik ko sobet. Punu ano logoek? ketik, punu ano kwenik? ketik, tukuk chechang chekiboishe ko punu ketik.

Tukuk tugul cheagere engyu, kobokamanut. Chu ko rabinik, rabinichu ko elipushek. Momi pokol muut, momi pokol oeng'u, momi pokolu, momi konomu, momi artamu, momi tiptemu, momi tamanu, momi muut, momi silinkit, momi simonit, amamitei ndururut. Chu tugul ko elipushek chetililen. Nginam keit komie kotangoe elipushek tiptem agoi sosom. elipushechu komuchei koal tukuk chechang akoal sobetab chito.

En yu akeere kandoik chebo chebiosok chebo kaniset chesirtoi eng karit nesirtoi eng oret akoyae tuiyet. Tinye logoiwek chebo komonut ako olebunoti bichu kobendi kometoi logoiwek. Akeere askarindet neikoti kandoichu ako toogu kole konyiti akoboibojin boisioni. Ni ko kaabarunet kole momite kiy nesire ng'oliot nebo kamuktaindet ako nyolu kokonyit chitukul agot askarik.

En Yu agere kandoindet neon Nebo kibagenge Nebo kaiyumet Nebo aisurushek kandoindani kongalale en tai Nebo keteshishek cheterterchin amun kigere komiten mashinishek chechang chekibaishen keletaen sautishek chebo kambunishek cheterterchin ba kamanut mising baishet neyae kandoindani amun nyumnyum kenaisi chi bik chebo emet akobo makutik chetingen emet akoba yaktaet Nebo aisurushek akonai sirutie Nebo keyakta aisurushek asikobit kosuldaen akoistoi gei birutiet

Niboo baishet Nebo temisiet Nebo bandek temishet Nebo bandek kotinye kaitoshek cheterterchin akonetai kokechobe imbaret ak Nebo imbaret ko kegol minutik ak Nebo somok ak semberishet agerib minutik akeger kele kakinde katoldoiywek kaitet Nebo angwan kegeny kokonyo anan korurio minutik sikobit keges en kaitet Nebo mut kesishet ak Maisey ko kaitet nerube Nebo let ko aldaishet Nebo kesutik chetililen

En Yu agere kwondo agenge nemiten kosire gei en ofisit Nebo kibagenge nenamu kaitoshek chebo bik en Iman kokibu serikali Baishonik chechu asikoger Kole kanyor chi agetugul taretet en oret nenyumnyum kobun. Serikali olekamakin gei taretet kit neachame bik chechang baishoni ko amun en chi agetugul chemalititenboratinwek chik konwachi betushek chik amun tareti ribik Che chamet ab gei Koger Kole kaitui Chito nekalel akoluban

En Yu agere logoek chemengechen chebo sukul chebunu sukul lagok Chu ko Kona abaibait mising Yager Kole kakisuldaen baishet Nebo kamanut mising Nebo keger kele konyorchigei lakwet agetugul somanet akonyor baraindo Nebo koristo. Berbeyet akosich kokimit gei akotarchigei bandab tai kikoyai serikali Nebo emet koik lasima en chitugul neibutin kenyishek ab kipsomaniat Kwa sugul akonyorchigei somanet amun kikeluluki somanet

En Yu ko anae laiktoriat neon Nebo kabkirwok neo nenoton ko supreme court akoinendet kekuren Marta koome kandoindani komiten ak taretik chachuket ak yetuiyo gei kotinye baishet Nebo kamanut mising en emet komugul tinye bichu baishet Nebo kokas akotil tilet kosubegei ak kambaket no Siret ab gei en lewenishet Nebo laitoria Nebo emet akoinami icheket kokas ngalek chetinye Chito nekwangu akosuldaen

En Yu agere tuiyet neon mising Nebo kandoik cheterter chebo kanisoshek cheterterchin Baishonik Konan abaibait mising amun kibagenge neagere en Yu agere kandoik chebo bik chebo waislamu agere kandoik chebo maindik akoagere kandoik chebo Catholic agere kandoik chebo to dox agagere kandoik chebo AIC agere kandoik chebo page akoagere kandoik Anglican Church of kenya mamiten kandoik chemamii tuiyoni

Ngager baishoni kokager kamuktaendet bik chebo kibagenge Nebo red cross kobik chebwanen en kainet Nebo kimursoiyot akoyager kimursoiyot kogager kamuktaendet kibagenge ini ko kikoib kakwautik en eunek Kwak Koger Kole kobaishen rabinik Kwak akoyum rabishek kobun kamaswek cheterterchin asikebaishen kotareten bik chebune kewelutik cheterterchin mising ko bik chematinye tuguk Cheba kamanut cheu amitwagik ngoroik konyoiset ak korik chemenye

En yu akere jito ne pire pija pirindoni koyoe boishoni en muswoknotetab kasari kikobwa tukuk che kekwongen betushek chuu che ndokile kongetos boishek chok chebo keny kumoji kotopotso kipkoek kirerit ibwat kowendoti jito kokakolach kamera en metik barak ago kamera ini ko kikituyoak moshinishek keboishen soet ago jito ne pire pijaishek ak ole kokonoren bijaishek komi kolo missing boishet nebo jito nebo kamera ko kowendoti kityok.

En Yu agere muswaknatet Nebo kasari Nebo simoit Nebo Airtel Airtel ko kikotaret mising bik chechang mising ko bik chemengechen ak icheket chetinyengei emosto neon kobun Airtel imuche ingalalchi bik tugul cheimuche ingalalchi kakilel Karon akoik koyeki betut Nebo muata tai kityo itinye siling taban en simoit koiye kikotaret Airtel bik chetinye ngalek chechang amun ntakimakoairtel ko kitaseretos